Elen indoger pichaanichu komiten en olemi garit cheni mulango akomiten korik che kikitech ne amonguu ole nitet ko sipitalit neo nebo kenyatta nemi en emet nebo Kenya nitet koboru kele kit netesetai en yuu ko konyoishet ne konyoe bik chemiondos en sipitalini woo nibo kenyatta en emet kotugul ne iboru en yu kele bich miten yuu ko kaimutu chetanyan me mianat konyokinya en sipitali yutet ala kososoru indeed chito nekokobet sobenyi kobakogonor en konywanet sipitalit ab kenyatta ko kararan indamun ko konu konyoishet ne ineken ne kararan koityi bik ab Kenya ako mokiliponi rabinik en sipitalinitet indamun bo serikali ko kikitech asikinyaen bik ala asikesorunen bik xhe miondos simaibet icheket bortanyo ala asimaibet.

Kiwalak rotatable bbik che neranik en kasarta indamun bik cheneranik kobwote kole kit nekikoitoi ala konunityot agetukul ne imuch kokoito ichegetcjo tien kei ole kokonundo ala kit neu mokubenyi kot ko choto kotinye jasitv ne kaiikai ko omuch kokon kit nekaibwat inended imuch kokon rabinik chechang tetaa ,ingokyet ,artet ala ko kit agetukul nebo komonut en chito nekokikochin koninotyot notet kou yomiten tumto nekeyoe alaa Shere aketukul nekeyoe keyochin chito ne mara kadonde ngug chito ne neran ko imuch koget inended kit neu bikibik ala ko garit konyokokonin koi koninotyotengung mau bik che kakoechekitun che kikimwoe kele chitukul keibu kit kou ni ak kou ni kokerket aggetukulolekaicherundo indap ile cheruno bik chechen ko koketen kiwangoit aenge tukul kot kicherunen artet kocheru tukul artet chebo rabinik che kakimwa ala kwali kit ake nema artet lakini korabik chekiboishen ko cheten che.

Obwaotin ane ole kaikai kisip oratiwen chekibo keny kisirton tumwek che kiyo en inguni kosir kisip oratiwek chebo inguni oratiwe chekibo keny chekikisip asikisuldaen tumwwek ko kibo komonut ako kororon kikisepi komie ako kimakemusmus kit agetul nekakebangan ki ysn miten tumto agetukul ne keyoe kou mara yon wendi lakwet tumto ala yo miten harusi kitunishe ko kikibongoni ak kisip oratinwek tukul chekakimwa kele kisip ko makibistoe amun kin kebistoen ko ki kit ne kiyaa sko kitengetoo neo en chito nekobistoe ngotutonotet kakingat kelekisip asikopit koshinet kit nekaran en tumto nekiyoe kimi tuguk che terter che kikiboishrn yon kiyoe ako tukuchotet ko kimakomome chito agetukul alan kiman koname agetul kimiten bik che kiyoche koboishen chekimwochi sla kikinet icheget ole kiboishoitoi tuguchotet ako maksi konam chito nemoingen ole kibodhoidoi tuguk choton che kakikon.

Kobwotutiet neootinye konamke ak boriioshek chekinam biik anan ibinda nebo GEN-Z nenotet kobiik chemengechen en emetab kenya koborioshek chekibokyin alaan itumndume serikalit akobo teset ak lanyetab barak chebo tukuk chekiboishen cheuu kotes beitab tukuk chekiole cheuu sukaruk beitab machanik chebo mbolea, sitimet ak korik chekirwe en taonishek, ko kii borien icheket borionotet asikowalak alaan simakites tukuchotet tukul chekiboishen ndamun imuch kokon koimutiet nebo rabinik komosich biik chechang rabinik cheimuch kwaalen tukuchotet chemokyinge en koot kouu sikaruk machanik ak tukuk tukul chekimokyinge en koot amun kokinde tukuchotet kali tukul ak ko makai konyor chii kasit akomokitesyin icheket melekwokik en kasinywan neyoe ak ketilen icheket rabink chetoche chemouu chetam ketilen kila.

Moswoknotet nebo kasari ko kikoyai somanet kokaranit amun tuguk chrkiboishen en inguni ko tuguk chebo kasari che imuch konai kipsomaniat ala lakok chesomondos kosib kit kochoikyi ala koyai kit nemoche en sobenyan en inguni ko kilkobit kitabushek che imuch kikochi lakwet kosoman kokochin aketul nenyin yomiten sukul sla en kaa nitet ko kokokochi muswoknotet nebo kasari ala bik chesomondos en inguni nyomnyumondo kosoman lakwet ala konyorchikei lakwet en somanet en inguni en sukulishek chebo barak University ak colleges koboishen icheket muswoknotet ab kasari ko simoishek ,computaishek kosomone icheget indap rabinik nitet kotoret konyorchikei kit nekamokyin kei al kit nekomoe kocheng inended en chokchinet ak konyor answer ne notet ne maimuch kelechi maisich answer nebo kioton.

Kikowalak boishet sb panganet ab imbar en kokwet ye kin koit komnotet notet nr gere chito imuch kotem imbarenyin ak komin minutik che mokyinkei siokonyorichinen kei kelchin en imbarenyi alak ko imuch kobai tukaa ,kotech korik ala kobaen negoo sikonyorchi kei kelchin kosich rabik asikoparait imbaronok chwak miten chemotinye imbaronok likini icheget komekyi kei en taonishek bik chetinye imbaronok cheechen ak chemengech ko kerkei indap chito netinye imbaret neo ko moimuchi kotem imbaranotet indamu gemgem ko mai. uch korut minutik chekamin en imbar ak koges chemoche chito netinye imbaret nemingin komuch kobchechi kole yoche komin kit ne imuch kosiken rabinik chechang che imuch kobaraiten mugarenyin ala ko kasinyin ala komuch chito kotekyinot dukoshek asikokombwondoi ko kombwondechin bik asikoyan kasishek chwak ak konyorchinen kei meletoo baita nebo korichotet che kaikobwanda

Betushek chu kikopetito taonit nebo Nairobi en ngalek ab tililindo ki en serikalit nekimi en netai ko kisuldone ngalek ab tililindo nubu en nibo inguni ko momiten kasit agetukul ne keyoe en taonit ab Nairobi ne imuch kisirto ngalek ab tililindo nitet kokiyai taonit nebo Nairobi koyait sk konyi siratik oltatugul ne imuch koloo miowokik cheterter ak koyai taoni nitet nibo Nairobi komurit ne mokene akot kele taonit ne kinetai ne kikararan en betushek chu kibo let ne kimi tililindo ne ki kararan ole kikakisir bik che kidam koyoe tililindo en tonit nitet nibo Nairobi ne kidam kelibochin icheget asikotilil taonit nitet nibo Nairobi nitet koboru kole kole yoche koyai kasit neo en taonit Nairobi asikotilil kewal koandoinatet konti nebo Nairobi asikowalak ak kotililit taonit nebo Nairobi kou en otkan tukul ne kikararan boishet nengini tililindo nebo barak kikaran kosir nebo inguni.

Lelutiet netos koib seleleishek cheketoreten mionwokik chebo urerietab chomnyet ko kouu otiol alan iboishen seleleishechu en oreet nemonotet, lelutiet neyaa soiti neibu urerioni bo seleleishek en teretab mionwokik yoon kiurereni chito alaa kapchi koboishen seleleishechu mengech chuu kikuren condom ko imuch iboishen chito koroitet en oreet nemonyo nyolunot, imuch ko kelach chito lakini mailach komnye, ko yoon iyoe kasinitet koimuch kochurukyike alaan ndibore teyai kasit nekeyoe ko imuch itorchi kochut oriitab chepto alaan chamaneng'ung nekeyochini boishonotet, konitet ko imuch koib miondo nebo ukimwi alaan ko miondo nebo seleishe chutet nenome mising biik chekakoechekitun alaan chotet che kwonyik alaan ko chetibik ing'onget koroyotet en oriit, leutiet akee ko yoon keboishen koroi en oreet nemonotet, imuch kot keboishen chito koimuch kotiol alaan kong'et koroyotet koimuch ko koteteseta ak boisheng'ung kokakokerer koimuch.

Oratiwek che magerkei ak ematuwek alak en Kenya ko boishet ko boishet netesetai en kokwetnyun ko notet neboishe chito en kokwet yun kemine bangik ne moorhen kokwetuwek ala ne mobile ematowek alak en Kenya kou oleboishoitoi kokwet nyun kokwenyun komine bangik koik tuguk chekiboishen anan tuguk chekonu rabinik asikeboishen kealen kit neimokyini jei en kot nitet ko kikokochi kelchin bik chechang en kokwet nyun kosich tuguk cheboishen ak kosuldae kobarait mungarenywan ne kole bangik asikwoldechi ematuwek alak bangik chu kimene en kokwet nyun ko bangik che kororon ako chamtaat en serikali jemin bangik chutet ne amongu ole ematuwek alak ko machamtaat bangik bangik chutet ko imuch keoldechi biik chemiten emet ab Kenya ala keoldechi ematuwek ak chemiten sang asikoboishen icheget amun motinye ngemet ab borto chi aketukul ne boishen bangik chutet.

Kororindab pikipikishek ak matatoishek indoker en boishet nemiten Kenya ko kararan mising amun boishet neyoe matatoishek ak pikipikishek ko kararan ndab nitet koimuch koboishen chito pikipiki anan ko matatoishek yoon komii olekowendi konyor chokyinet alaan kwoo inendet en chokyinet asikoit elekomoche en chokyinet alaan konyor kiiit nekomoche en chokyinet ak kowek inendet komaikake, kasinitet ko kikonyorchineng'e biik cheyoe kasinitet nebo pikipiki ak matatoishek kelchin konyor rabinik cheimuche koboishen icheket koyaen kasit nemoche en konywanet alaan kiit aketukul nemokying'e en sobenyin ak konyorchike akichek sirikali rabinik chebo tax chetilen icheket yoon ketote icheket en oratinwek, pikipikishek ak matatoishek koyoe kasit nekararan en biikab kokwet ak biikab emet komukul amun ndoyon miten chito nemara mianat alaan nemara moimuche kwoo koimuch konyo matato nebo bikibiki alaan ko karit konyokomut inendet en konyinet kwoo bakai sipitali asikonyor konyoiset inendet en chokyinet.

Miondoo ne nome lokok chemengech en kounti nebo homa Bay ko Miondoo notet nebo coleraa neibu bek ch yachen ala Ibu roptaa neo neya ne imuch konam lakok chemengech Miondoo notet nebo colera tan koboishen bek chotet che yachen chetetene che makiyooala kobirot bek en tiritaa chesomis ko imuch konam Mionditet nebo kolera indamun yon birotee bek en tirikwek ala gererushek ko alan kobir tor ibor iger ko kakoye bek ala kochut kutinyen bek konam kolukui igere lakwet kocoriren ak konam kole makaran bortanyin ko kanam mionotet nebo kolera ole kiterto mionitet asimanam lakok soiti en homa Bay ko yoche kinet lajwet akobo Miondoo nebo kolera ak kinet olekiripto kei asimanam mionitet sikonget icheget en chamet ab kei en kotugul.

Serkali ko kikotet oratiwek che kororon ak che isipotin asikotorey somanet note nebo soket amun domananin soket kobo komonut missing en lokok chok chemengechen chependi sukul amun imuch kotoret nitet icheket en pandaptsi sk sobenywan nemi tai yon kikotet sirkali boishonik chechang che kororon kotoret somanani bo soket ko kikwolchi icheket kitabushek cheboishen kotes mwalimuek ak kwochi ngecherok lakok chr imuch koburen yan kakochang en sukul asikosuldaen icheket somanet ne kararan nebo soket en bandanywan netsen tai somanet.